Chaye ogik saa ng'weto kendo koro ing'wedogi. Itgi matindo mayom mawuok gi malo ing'wedo kasto iketo eyi tenga idhi usi.